Chiemo ni kidwa lose nyaka ibed gi tong' achiel, nyaka ibed gi mo ma idhi chiele go. To nyaka ibed gi chumbi. Koro e mayicha iketo pan ni maler, to iketo mo ewiye to irito ma morno chieg maber koka tong'ni idhi itoyo ei pan nino, kise toyo tong'ni to iporo chumbi ewiye to tong'ni en ok loke. En kaka ochiek gi piny neno, kamano e kaka igole en ok ochieg gi malo ok iloke ni idwa chielo malo be, en ochielo achiela gipiny kende, kamano e kaka igolo tong'ni.

Mor chiedo konyowa eyore mang'eny ahinya, e yo mokuongo ma mor chiedo konyowa godo oketo chiemo bedo mamit, oketo chiemo bedo mamit. Kawacho ni samoro ikawo waru to itedo ateda gi pi. Waruni ok dhi bedo mamit kaka kikawo waru to ichielo e mo. Kichielo waru e mo nitie kaka odhi radore to nitie be kaka odhi biro gi mitne moro kanyo mar mo no to kendo yo ma mor chiedo konyowa godo, kikawo tong' to ichielo achiela tong' maonge mor chiedo, tong' no dhi moko e sufuria. To kikawo tong' to ichiele gi mor chiedoni, tong' ok bi moko to onge gima dhi moko e sufuria. Chiemo bo wuok awuoka e sufuria to sufuria be biro dong' adong'a kaler, to kaonge gima omoke. Ee mago e yore ma mor chiedo konyowago.